Gimanigi nengo kae en ni mae en omenda mar gana achiel achiel moket e kidieny mang'eny, omendagi nyiso mewo kata mwandu ,kendo omendagi moro ka moro ondike nengone ma en achiel to gi nono adek manyiso ni en gana achiel to itiyo kode e piny mar Kenya, kendo moro kamoro nigi nambane makende ma ok inyal yudo ka onwore e omenda machielo. Omendani en not maduong' moloyo moko te e piny mar Kenya, to pesani itiyo godo e piny mar Kenya kende.

Tijni en pidho yien, to pidho yien miyowa ber kaka ,miyowa wayudo olemo, yedhe ma wachiedhore godo ka watuwo, alote ma wachamo to gi olembe ma wachamo kendo konyo ringrewa. Tijni miyo koth bedo machiegni nikech orito arita, kendo kata tiende mag yien mako lowo motegno, koro ohula ok nyal ywero lowo madong' nono, tijni bende miyo lee kata winy mamoko yudo kamagidakie, kendo chiemo magichamo. Tijni bende miyo alwora neno majaber ahinya, nikech ogolo maua mamiyo kamoro bedo maber. Tijni konyo e loko yamo mawayweyo, kendo miyo yamo ma wayweyo bedo maler.

Mae en olemo mar apoyo, apoyoni oseng'adi kendo aneno ka en gi kodhi e iye. Kendo ochiek maber moromo chiemo to okete kama inene maber, opon ite apoyogo kendo okete manyiso ni en olemo mowuok kuom yath mar apoyono. Koro kae, inyisi kaka it yien mar apoyo chalo gi kaka olemb apoyo chalo. Koro kamae e kaka apoyo chalo kosechiek maber. Kendo kothegi inyalo ti godo mondo oyud apoyo machielo. Ka ikawo kodhigi ma iketo e lo, to gibiro nyago yiend apoyo machielo.

Mae en kar rweko kata kama okwongo ma ichjope, kendo irwakie ka ilimo apis mar dwol machoko osuru e piny mar Kenya. Dhano ochung' ka moko to osechak tim negi tijno mokelogi e apisino. Jomoko ochung' karito mondo thuolo mar gi ochopi, mondo gin bende giyud thuolo margi mar yudo konyruok kaluwore gi gigo mopogore opogore ma okelogi e pisni. Ka ng'ato to kalo kendo ochimo iye, kendo onyalo bedo ni en jalo matiyo e apisno, kata en ng'at mdhi e apis machielo manie iye. Jomoko to osechak konyo kendo jomoko to pod rito.

Ber mar tich mar konyo jomohinyore e yo ma apoya en ni, ogeng'o thoye ma ok ochan nikech jalo mohinyore kata moyudo masira inyalo ring godo kar thieth mapiyo piyo kendo nyalo yudo resruok kanyo, kata mtoka mar jogo machiwo thieth nyalo biro e kama ji kata ng'ato oyude chandruok kata masira kendo kony ng'ano ka ok oketh sa, kendo tijni konyo gengo hinyruok momedore bang' ka ng'ato osehinyore marach. Jogo matiyo tijni, bende yudo thuolo mar puonjo jomodakie alwora kaka ginyalo geng'o masira momedore kata tho ka ginyalo yudo thuolo mar kawo jogegi mohinyore kendo gitero e kar thieth mapiyo piyo.

Gimabiro e paro ka aneno gini en weche telo gi siasa. kae jasiasa ochung' kendo owuoyo gi jopiny kata jogo ombulu, kotemo serogi kendo kotemo miyogi singo mondo ka sa mar yierop ochopo to giyud thuolo mar goyone ombulu. Kama chal kamae, jathoro bedo kod dhawo, miriambo, ajara ,sunga to gi pakruok ka jasiasa nyalo yiero mondo ojar nyawadgi, en monen maber kata onyalo yiero mondo opakre, mondo ji one kaka en emoromo gi komno. Kendo be ji nyalo dhawo ka koso winjruok obedo, kendo ji nyalo bedo gi koko mang'eny ka ng'ato ka ng'ato temo mondo en ema owinje. Jopiny bende temo wacho wechegi mondo josiasa owinj obi otimnegi kaka gidwaro. Bende jasiasa be temo sero jopiny ka omiyogi singo, mondo singo ma omiyogigo eko emobed kaka gigo ma gibiro paro sama chieng' yiero ka gidhi e ling'o ombulu.

Mondo iti tijni, onego otiegi kuom bedo jaweng'o, kendo gige tich ma idwaro e tijni gin kaka teko mar stima, masin ma iweng'ogo, nyaka ibedgi rageng' mar wang' kod wuoche gi law mag tich, nyaka ibed gi chuma makonyo e weng'o, nyaka ibed gi fut ma ipimo godo ,gima iloso ,nyaka ibedgi gima ing'ado godo chuma ,kendo nyaka ibedgi kama inyal tiye, thuolo maduong' ma inyalo tiyogo.

Gimabiro e paro kaneno gini en ni joma ni kae odak e piny motuwo kendo gineno mool kendo gichalo joma nigi kech, kendo gin joma oti. Mae chalo anyuola modake nyaduat mar piny Kenya kama iyude ni koth budho kapok ochwe, kendo piny tuwo momiyo kelonegi kech kendo chieng' rieny ahinya, magi gin mine ma odak kono kendo chalo ni girito konyruok, gichalona anyuola maya e alwora mar Turkana.

Weche ma nikod nengo ka, en achiel jo msalaba makwar okelo kony ne joma oyudo chandruok, gigeronegi ot, kendo gipuonjore kodgi, kanitiere jogo moti machalo joma odakie e dier dalano, kendo gigoyo picha kaginyiso kaka gisebedie achiel e chandruok gi jogo kendo gikonyogi kama ginyalo. Jo msalaba makwar ochung'e e dier jogo kendo moko ochung' gie toke kagineno ka gimor kendo gisebedo gi anyuolano e achiel e sama gingi mithiero.

Gimabiro e pacha ka anono tijni, en ni aneno ka nyithindo obedo kanyo kendo ipuonjogi kuom yie, gibedo kendo ka giwinjo gino ma ipuonjogi gi ng'ama osebedo kanyo mar puonjogi, gin jo din mar islam kendo gichiko itgi kagibedo giwinjo puonj, gichiko itgi kendo gimadhi mbele ka chalo puonj kata imiyogi chike monego gilu kokalo kuom kalatas ma jal ma puonjo oting'o e lwete. Gidimbore kendo girwako gichalo joma orwako wach minyisogi

E ng'ima ma pile ka pile gini konyo e keto chiemo, kata pi, kata gik mimatho mokanie hiye bedo mang'ich kendo ok nyal kethore e yo mayot. Gimachielo kendo maneno en okonyo ka idwa ting'o gigo mimatho kata soda kae idwa ting'ogi mang'eny inyalo ting'o gi dichiel ma ok gitore kendo ma ok gikethore, kendo ka ok giwito ng'ich margi. To gingi inyalo tigodo e ng'ima mapile pile kata e nyasi, koro e nyasi machalo gima ka en nyasi, nyasi miyo ji riwore kabedo mamor kata ka bedo kanyakla mar weche mopogore opogore matimore kata ma ochan kata ma olosi samaji nigi nyasi gihero gimaketo math kendo gimatho, gi chiemo bende miyo ji biro kanyakla kendo tego winjruok mie kind jomoko kendo medo hera to gibedo kanyakla.

Gima timore ka en niya, joma nitiere kae ose goyo picha kata osegogi picha kendo koro ging'iyo ka gineno kaka giwuok e pichano eko achiel ka chiel kagin kanyakla. Gineno mamor, kata kamano jomoko to ok nyis mor kata kuyo gichung' e bath ot kama ne igogiye picha, miyo ema oting'o camera ka otang'o ne joma moko kendo giketo pachgi ka ging'iyo kamoro achiel mondo gine kaka picha gi osewuok.

Aneno ka jopur kachiel kod obila ywayo dhiang' kendo gitemo soye e yi nyamburko, ka jomoko to nitiere ma ochung' e bathe kendo ng'iyogi kaka gitimo tijno. Dhiang' malandoni en duasi, obilano ywaye matek ahinya mondo osoye gari to pokodonjo kendo osebayo kama onigo onyon, chaloni omiyo jogo tich matek ahinya mondo eka miyo donj hiye kanyo, nitiere miyo ma dwani mondo okony ng'at ma dichuo madhiro dheno mondo donje gari kendo oreto ka ochimo kuma dheno nitiere.

Ber ma iyudo kuom timo tijni en ni jogo ma otim negi tim maberni bedo gi geno kendo giduoko geno margi ma samoro ne oselal imiyogi chiemo manono mondo kik kech kag ahinya. Tijni miyo chiwo bedo gi nengo nikech gino ma ochiw duogo kendo nyadi mang'eny omiyo joma chiwo giyudo kendo mang'eny tojoma omi bende kawo gi chuny mar erokamano. Mae miyo kata gikale matek to ging'eyo ni Nyasaye biro parogi kendo ng'ato biro kelonegi chiemo kendo. Mae en chiemb sirkal ma olosi kendo oket mondo opog jogo man gi midhiero mar kech togi riyo maok nyalmyudo chiembgi mapile pile omiyo ma geng'o tho ma inyalo kelgi koso yudo chiemo maber kod pi modho kaachiel kod tuo ma koso chiemo kelo.